ore entoki nagira aasa naa ilangeni ooudu enkare negira sii aapik impapi meterewa enaduoo wueji naifaa neyae enaduoo are

Ore imbaa niyieu peyie iasi ena siai naa piyiolou ake eninko eunore amu tii piyiolou ake eneba erishata ning'uaro orpayeki pintoki aun likae oteniyiolou sii esiai enkipimoto nimpim ajo kebaa eng'ueji neya peyie intoki aiteru olikae aini leunore niaku ore entoki naifaa nanare niyiolou naa piyiolou ake eunore aipimo enebaiki ashu eneorore olikae aini pinteru olikae weniyiolou eniko peyie erishata naya orpayeki piun likae payeki amu teniyiolou aipimo naindim atayiolo ashu indim atodua eniko peipira iladuo paek eniko peyie elo oladuo aini aitoriori niaku ore entoki oleng nanare peiyiolou naa enkipimoto piing'as ayiolou eninko tenimpim indim aipimo eimu inkejek inonok indim sii aipimo eimu ehm emashini ashu emasai naipimieki olchamba.

Ore esiai naas iyolounoto oltungana te enkiasiho ompisai taata naa esiai nayiolou oltungani atooro enaduo iropiyiani enyenak, esiai oltungani oropiyiani naa keidim oltungani atushuma enaduo iropiyiani te imbenki. Keidim atushuma too ilturrurri taata lootae, eatae ilturruri loori to ilari, eatae ilturruri oori to lapa, eatae ilturruri oori to ilapatin. Neaku kore enkiasisho ooropiyiani naa eyiolounoto olchumari lipikaki keon, naa tenipik ajo eladuo ilchumari naa keeta ponet naponari enaduo iropiyani, neponari alang esiana onaduo nitipika, naa ekiret ena aisho tushuma iropiyiani inonok ata aakutiik, nikintaanyu piasie embaye sapuk alang naduo kuniii nieta. Naaku ore iyiolounoto ooltungana te enkiasisho ompesai taata neishoo iltunganak meteasishore iropiyiani enyee aa kutiik, meteasie intokitin sapukin eimu olchumati lolturruri, eimu olchumati loo imbenkii amu keiniapu naake oltungani ajo etushuma apa iropiyiani kuok eitu eibung' ainyalaa, neret naa metaasishore esiai sapuk amu keitaanyu naa enaduo iropiyiani metaa kumok, metaasie esiai sapuk.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa esiai eramatare ashu enkishui ormasaani. Amu kanga's adol orkishompe lang' loo ormasae nadol ormurani lotukuse oishopo imaasa nishop irkarash oripa na kengas ena aitodolu ajo ore irmasae lang' neton kinyor orkuak eton kigira ailepunye orkuak lang' naa orkuak loopashari lang' laaa meetai likae orere loota likae kuak iyiok ake ota ilo kishopie lang' neton kigira aibung' naa kaitokii sii adamu esiai enkiteng' enkiteng' naa ninye ninye eibulukanyaki ormasani enkiteng' naa tenayaku ade etoishe enaduo nkiteng' naaa keponari inkishu netumi kule netumi eilata. Kaitokii sii adamu nkishu nape amu ore inkishu tenitumi nkishu neeku etoishe netumi enkiteng' napee naa keeni enaduo nkiteng' elukunya neeni inkejek aruesh pee etumokini atalep amuu ore naa enkiteng' nape teneitu eeni elukunya aen nkejek nemikinjo anduo kiteng talepisho amu ikirua enaduo kiteng nibukoo naduo ale nikintanyamal ninye iuie amu elelek kipik irbaa inkejek.

ore paa enetipat peesi ena baye naa keji ake peelimuni orkilikuai amuu ebaki apa naa oltungani obo apa loosisho tena ampuni nepuku tesiai ashu itasheyieki peyiee eyiolouni naa ajoo itashieyieki paa teneeta apa iropiani naagira aajing olaini lenye nitashieyieki naa keliki sii ena ajo meekure etii ele tungani esiai peemookure ake ewoshoki iltunganak esimu ingoru enaduo eretoto eimu enaduoo ampuni nejo ikenoki enkopisi ashuu metii, neeku enetipat naa ena siai amuu kelimu naa pooki toki kake meimu oladuoo tungani oipanga

Ore entoki nagira ilaramatak le murwa ai agilunore peyie eeku meetae olameyu naa kegira aang'as agilunore esiai endung'oto orkiek aitainye nkuk amu tenedung'i irkiek naa mitokini naa aata aitoki naitoki ayietu enaduo shan peesha. Ore enkae naa kegira ilaramatak atukunyaki esiai eunore orkiek oleng amu ore peeyie euni irkiek naa ketumi naa ena toki nayietu enaduo shan, nesha naa kitoki naa irkiek ayau enchan. Ore enkae naa kegira ilaramatak aatukunyaki esiai enturore oo nkariak too wueitin nepaashipaasha peyie eret ashu ilepunye esiai enkare ashu itaa enkure metaa kit. Ore enkae naa kegira ilaramatak le murwa ai anyone oleng aasishore nkariak naatuturutwo peyie eun inkujit nikarr ilchambai amu teneuni nkujit naa kedoyi olameyu amu kiaku naa keetae ake inkujit naagira aajo peepikaki inkishu enye

Wore entoki nakira aasa naa inguesin naakira aok enkare, ketiu enewoji enaa mee wueji oshiake netii enkare. Ketiu enaa ketasha, neshum enewuoji enkare, nelotu naa orngatuny, orngojinia, aok enaduo are nairipo ninche tentim.

ore entoki nalotu indamunot ainei naa oldonyioo amuu ore kuna ngwesin naaji ilaroi naa odonyioo oshi epuo ore piinepu olaro olotu ampaka inkangitie naa kajo ake kolotupusha amuu ore tooldonyioo naa keya nilo ainepu iragita ashu edaa ake neeku ore entoki nalotu indamunot ainei naa oldonyio laa ninye etii kuna ngwesin

Ore entoki nagira assa na iloingok ogira ara na kidimayu paa ore kulo oingok na kelelek aa kirikiaki, ore oshiake tenepuo inchoo adaa tiangata na tenetii oloingoni kunda kishu natii olikae kundakishu kelelek ejo ilchekuti mayauu siyie kulo oing'ok aitutum aingurai tenaa keerai. Ore peyie itutumi neera lelo oing'ok omenoti olomirr olikae neetae oloing'oni oji idimua taata oloing'oni olikae, isika ele, ekuata ele, ore ele oing'oni na kaikuret, nakelo neera loingok mpaka negili oloingoni olikae emomuo neilany olikae kundakishu neeku imbaa kuna naasa etii ilchekuti shoo.

Wore enaiko pee aitobirr ena naa, kangas ainok enkima, naiteleki emoti enkima nabukoki enkare, nainuaki enkare ambaka nirowuaju wore pee irowuaja nabukoki ormushele. Wore pee aidip atubukoki ormushele, napising, nainuaki mitootua, wore pee idip aitootua, nainuaki ambaka nemit enkare. Wore pee emit enkare nainguraa enaa keeku, nadotu. Wore pee aidip, naiteleki enkae moti enkima, nadungoki kirrunguu, napik eilata, nainuaya ambaka neoku kirunguu, wore piidip kirunguu aaku, nabukoki ilnyanya, ningolingol iladuo nyanya omeoto. Wore peyie eeku ilnyanya, naitoki abukoki inkirik, naingolingol inaduo kiri nangas apising penyo, napik shimbi, wore pee naitoki ainguraa tenaa keoto inaduo kiri. Wore peeku inkirik, nabukoki ingwashen. Nabukoki ake ingwashen naingolingol, napising, nabukoki enkiti aare pee miibung emoti enkima, naingolingol ambaka neku. Wore peyie eku, nainguraa tenaa kishamu shimbi, nadotu. Wore peyie iidip, nayau esaani, nadumu ormushele nabukoki esaani, naitoki adumu inaduo kwashen onkirik nabukoki esaani, naingoru ovacado, nakiny oladuo ovacado, nadungudung, wore peyie aidip atudungudungo ovacado, paa kayau taa enkijiko.

ore paa sidai teneetae naboisho tewueji esiai naa keeku keponu iltunganak neponu aaworikini enaduo siai naa keeku keishunye orkasi teleleki naa kenyok oleng aitubulu amuu keyauni indamunot naapaasha naa kishoru ina metubulu amuu keeku naa meeta oltungani litu eyau oreitai lenye meteshietieki kitayiolo sii ingolikinot naagirae aimaa naa kishoru mitadoyiori tenkaraki naboisho naa naatae keyauni pooki toki tenebo ampaka ninye enchalan neeri aitaa engolon

Enetipat ena baye temurua ang amu kisho inkera matayiolito nias esiai teleleki kelo naa keeta oshi isiaitin naisho inke naisho irmalimuni inkera meetu aas tonkang'itie naa ore taata eetae inkera ena masai naa kiteleliaki ena masai inkera esiai amu medumunye inkera aapuo aikilikuanisho ajo kaji iko tenaas ena ore peyie eeta enkerai ena masai naa keidim ake aigero enaduo siai enye nelikini eniko tenias nishori eng'eno naasie enaduo siai nidipa ataasa niaku ore ena nenetipat oleng amu ishoo inkera eng'eno nisho eyiolounoto nisho enkisosion naasie enaduo siai enye itu epuo ae aitanyamal likae tung'ani ashu itu epuo aikilikuanisho ashu itu elaikino ataas isiaitin enye.

keyau enkinyangata oontokiting metimiri amuu tenayau intokiting neponunui ainyangu naa kaitagol ina mainyangu aitoki ooleng peeyenteleyae aninyangu naa kalo ake aitoki ayau kulie amu kaisho naa ina engolon sapuk matoponai. Amuu ore ake piiyau nemiri naa ekincho yie faida amuu kinyangitae naa.

Wore entoki nakira aasa naa entito nareuta embaiskeli enye tiatua aji. Naa wore embaiskeli naa nabo ontokitin naisho enaduo kerai metaa meliyio. Nisho enaduo kerai osim, nisho sii metotona ninye aas isiatin enyanak itu itanyamalisho. Wore ena naa embaye naa keas ake duo ninye enkerai pee itiship enkerai. Keas enkerai peyie enyorr ake duo ninye ataa keeta eneeasita, naa kisho sii enkerai metaa keneneng enkerai, nisho sii enkerai metapaasha inkuli tokitin naa mitoki enaduo kerai asita. Neeku keasita ake ninye imbaa enyanak openy.

Ore eneiko iltunganak loo iltukituki pemeileplep iltunganak loonapitae, naa keyeu nenas aiko eneiko tenereu eladuo iltukituki pemeerau iltukituki oleng impaka neirutie eladuo tungani, amu teneitaru naa areu iltuktuk oleng naa keisho olonapani meiteru olanapani airit amu kejo naa kelo asulari, ore enkae naa peyie eitalak iropiyiani naanare, peemelo ake duo neitalak iropiyiani kumok oleng alang eweji nayeita eladuo tungani, ore enkae naa peyie epal iltunganak loo iltukituki enkerereisho, amu tenetumi oltungani lo olerawuani loo iltuktuk laa meisuja, naa kemoi eladuo tungani lo oltuktuk, naa keisho eladuo tungani meileplepa oleng amu, meata na ale tungani engoji sidai ashu metumuto erishata sidai etii eladuo tuktuk amu, ore naa eladuo usi le eladuo iltuktuk naa kegira aitanyamal oladuo tungani.

Ore piigeri enkarna oloitokitok temposti orbaribara tenkalo enkoitoi oo ng'arin naa keji piiyiolou ajo itabayie naa oloitokitok naa keji sii peyie iyiolou ajo ena shoto naa enare niim iloito oloitokitok. Amu ore peyie aaku ishomo aapong'ori aim ai oitoi naake elelek iim olikai baribara nimaniki iti Tanzania. Neeku ore peyie igeri naake eji peyie eutaa inaduo garin eniko tenebaya oloitokitok, eniko tenabaya Amboseli.

kesipa ooleng entoki naji irkastumani amuu ore ilo tungani naa yie ake eunokino aaku ninye einyang neeku tenelo ninye metaa mitii nikingas aingoru peetumoki aawa enoshiake toki naya ,nemeetae likae tungani oinyang enaake ashu naake tenimiata enaduo toki nayiou.

Ore entoki naata olamirani lormaembei sidai naa pilipili napik olaaduo maembei lenye. Ore peyie epik ormaembei owoo oleng' pilipili naake esidanu oleng' naake isho ina metaa menoto iltung'anak kumok oinyang'. Kanyoraa oleng' ajo kiidim ilaasak le biashara kutitik ataas esiai sidai amu ore ake peyie iyata oltung'ani enaduo yeuna niyeu niyasie entoki. Ore peyie iyata oltung'ani enkisosion, ore piiyata oltung'ani enkitukuja niasie esiai ino ninyoru enaduo siai ino , nias enaduo siai ino nipik eng'olon, nipik imasaa inonok pookin niyas iyeu naa miyata inchere pee milo nias enaduo siai sidai.

Ore entoki nagira aasa naa inkera esukuul kuna naagira aas ashu naagira atum enkiteng'ena eimu enkoitoi e teknolojia ore taata kuna masaa naa kiteng'en inkera amu kisho inkera metodua kisho inkera metoning'o kisho sii inkera metaasa enaduo toki naa naas natodua ninche tonkitanyaanyukot niaku ore ena nenkoitoi nabo ashu emasai nabo teknolojia nanyaakaki ayau naa kiteng'en inkera kisho inkera menotito enaduo kisuma tesiokinoto ata metii ormalimui outaa ninche amu teniaku naa keeta enaduo masai naa ore ena masai naa kidim airoro kidim ena masai aigerisho niaku mee ampaka petii oladuo malimui petumoki enkerai anoto eng'eno wore ena masai naa kidim ake aiteng'ena enkerai amu kidim airoro kidim enkerai atoning'o nidim atodua enagirae aas.

Ore penetipat peyie eesi ena baye naa kiasi ena baye peyie itishipisho peyie iteneneng iltung'anak niaku ore duake embaye enye naa peyie itishipisho niguranie neshipa inkera ore ena naa nabo oshi onkiguraritin natumi tonkotelini sapukin isulaki towueitin naapuo inkera adalare ore peyie epuo inkera akeduo inkera akeduo aashipa tenepuo irmareita aashipa naa ketumi kuna tokiting piaku nabo onkoitoi endala naa tenehomoito duake ninche oladuo marei ashu tenehomoito inaduo kera ashu tenehomoito inaduo toiwuo aashipa naa kepuo naake ninche atumo nias ena nabo onkiguraritin nayau enchipai nitakuenisho nedala iltung'anak tenebo.

Ore entoki nalotu indamunot ainei naa oldonyo naa kitodolu ake ormanyara ajo isidai ormanyara. Kitodolu ake ajo enkata olari ena amu ore irkiek naa kenyori, ore irkiek naa ketii intapuka. Niaku ore entoki nalotu indamunot ainei naa keng'as olari aaku etasha, niaku kisidai ormanyara. Nitoki aitodolu imbaak enkai ashu intokiting sidain naatipika enkai enkop naijo ildonyo, intokiting naijo irkiek. Naa kitodolu ajo ore pee etii irkiek enkop naa kelo olameyu oleng'

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eramatare onkinejik onkerra ore oshi tormaasani ashu tenkang ormaasani naa ore peebau enkakenya naa kepuo iltung'anak emuatata nepuo alep intare nepuo aibung'aki intare irkuon ning'ori tenaa ketii enaata ormilo ning'ori enaa ketii enamuoi ning'ori enaa ketii inaaya nkejek nitaini irkiku nishori shimbi ore peyie ebaya esaa nabolori intare nebolori inaduo tare nepuo intare abaa adaa ore peyie ebau enteipa nitokini apuku nitokini aing'uraa anaa kelulung'a intare ning'urari enaa keetae inaamoyia ning'urari enaa keetae inaisho niing'urari sii enaa keetae inaalepi niaku ore entoki nadamu enadol neramatare ake onkishu ontare oshiake naasi tenkang ormaasani teipa otedekenya osai akeyie pookin eramatare amu mibelekenya naa keetae ake nena saai eramatare naa keyasi anaake anaake anaake ashu naake enaa emiata intare ashu inkishu.

Ore embare naitiship tena siai naa keng'as aitodolu ajo ketasha niaku keruko irkejek niaku ore entoki naitiship naa kang'as aaku karr enkare enaa enayieu kadoiki enaduo are nemeishunye sii enaduo are ore sii embaye naa ore ena are naa keok inchoo ena are neok intare nemeishunye enaduo are nemeeta entoki nalakita ena are naa ore sii ena are imee kerere metaa metii ena are oloiterio kisidai ena are kaidim sii atooko ena are ore sii ena aare nemeeta iropiyiani naitayio aturu ore ena are naa enkare ake naa Enkai ake naitayio naa keruko ake ena are naa enkare naiindim aisujishore indim atooko indim aisujie inkishu indim aisujie intare.

Ore entoki nagita aasa na nkishu nagira adaa tentim tengasa aitadolu ajo ore kuna kishu na kegira aitunuru endaare ena ore kuna na nkishu ake nagira aitumuru endaare enye eponu adaa peyie eshomo adake neaku ore kuna kishu na keetuo adaa ake na kenyori nkujit

kadolita nkujit naanyori kadoolta sii osoit oteshetaki nitamanyuni otuunokoki olchani loormaisurin kadolita sii irkeek oonyori wenkaji e soit tine teshumata

Wore enaiko tenalimu ena naa, kengas aaku olarikoni lenchama e ODM Raila Odinga, tenebo o spika le Kenya misima oji Moses Wetangula, naa wore paa enetipat ena, naa enetipat amu, kengas aitodolu ajo wore ele arikoni apa lenchama e ODM Raila Odinga, neewuo aibungare serkali natii tanakata atua inkishu, naa enetipat amu, keyau ninye indamunot enyanak, neponu aititum wolarikoni tenakata otii atua inkishu. Naa tenetumo ilarikok pookin, iloonchamaritin loopaasha, naa kitodolu ajo kitukuj olosho, pee eyau naboisho, nayau olningo, neeku meeta enapaashare oltungani olikae amu wore apa enayieu elde neas, neyaki ele naa ninye naa oimua. Wore peyie eas pookin naa kitodolu ajo kerau olosho dukuya amu, keaku naa inotote ilukuny apa naapaasha nitutum indamunot enye pookin neyau, neasishore pookin.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kang'asa adamu ajo ore entoki nalo elukunya aai naa sipitali amu ore esiai naijo orkipimoto lekimpimi eneba enkima to sesen lino naa te sipitali ake idimi ataas nena. Ore sii enkae nalotu indamunot ainei tenadol ena siai naa oltamueyiai amu ore pookinkae olo sipitali naake elo naa sipitali atumore orkitari amu kemuei. Ore enkae toki nalotu ndamunot ainei naa orkitari naa ore orkitari peyie egira aipim ashu ore piipim oltamueyiai naake iipim oltamueyiai enetabayie enkima amu keeta ewuei nebaya enkima naa mee sidai naa mpaka pee kinchori irkeek piitadoyio ena kima peyie mekilotu aaki batisho.

ore entoki nadamu nanu tenadol ena naa enkop ang amuu enkop ang ake naata intimi naidim nejing ingwesin metumoyu toontawoni amuu kebore olorere. toonkwapi ang ake ooormaasae etumieki naa kegira aayau dupoto toltunganak ooponu aadol amuu keyau intokiting sidan enkop ang. neeku ormanyara sidai nanu aitadamu ena baye tenadol lenkop ang oormaasae

Ore embaye naitiship tena siai naa keitodolu ajo atuuno inkoshen netubulutwa neoto. Naaku keitodolu naa ajo eitu aas esiai epesheu amu atuunishe, eibukoiye endaa napik olchamba, naun, naasisho naitai iropiyiani, neaku tenadol etabaite nabaanji netaa duo etanapa neoto sere, naa kaitiship oleng amu keitodolu ajo kaitoki taata atum dupoto amu kaitoki aponari, kanya enaduo inguashen, kamir enaduo inkoshen naitai iropiyiani, neaku eitodolu ore entoki naitaiship oleng, naa keitodolu ajo meata entoroni ashu meata engolikinoto ashu meaata asara nashomo ashu eitu ata garama pesheu, ataasa nanoto endaa sapuk.

Ore enaiko tenalimu ena baye naa kitodolu ajo ore ele naa olarikoni le IEBC ore taa IEBC naa olturrur oitasheki engelare tolosho le kenya niaku kegira aitarasaki eh empalai enkisulata o orais le kenya pitodolu enkisulata ore penetipat ena arda ena palai naa kitodolu naa ajo ore ena nempalai naitodolu ajo ninye orais lolosho le kenya nemeetae aitoki napashiki ena palai amu teniaku itarasayie

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enkoitoi e teknolojia netaa ninye egirae ae asishore aiteng'en inkera esukuul ore ena nenkoitoi naitodolu ajo mekure taata ambukui easishore irmalimuni peutaa inkera kake keeta taata imasaa e teknolojia naa kidim enkera ainining'o irmalimuni egira aisumisho eimu ina oitoi e teknolojia kidimi aiteng'ena kidimi ais kidim aisuma inkaatini eimu ena oitoi niaku kiteng'en oleng kisidai ena oitoi e technology amu mee ampaka peebau ormalimui darasa alotu aiteng'en inkera kidim airriu esiai enkata nemetumoki eimu ena masai e technology naa kebaiki ake inaduo kera amu kidim airriu airripu oltoilo lenye kidim airriu egira aigerisho nebaiki inaduo kera ata metii emalimui ineng'ueji niaku kitodolu ajo ore ena naa ketukunyaki embaa enkisuma amu kisho metaa ore inye enkata nitu etumoki emalimui ayeu iboo emoyian ashu iboo ntokitin nemidimi atapashare naa kebaiki ake nidim inkera anyaaki ahomi aisumata amu keetae kuna baa e teknolojia naa kidim enkerai aisumayu me ormalimui ogira autaa.

Kaidim atolimu ajop ore embae nagira aasa tene naa orkitari oboitare oltungani egira autaa aliki mbaa ebiotisho , egira oltungani aliki mbaa enyenak naipirta osesen lenye petumoki anooto enkitengena orkitari , idimayu naa tombaa egira ikilikwanishore enaa imbaa eishoi egira aikilikwanishore anaa imbaa ereteto teniok enkare , niaku imbaa osesen egira orkitari aitengen oltungani.

Ore paa enetipat peyie easi ena baye naa keji peyie iboori imoyiaitin naalokunye naa kelelek eyaki enkerai batisho tenkishui enye e taisere teniaku itu iboori ena moyiani niaku kishori nena kera irkeek piaku enkibooret nerriny enaduo moyian peyie melotu ake taisere atum ae batisho amu ketii imoyiaritin naa tinitu ebaki ashu tenitu ishori enkerai oladuo shani eton eeta ilarin ooje ore peaku kitok ashu peebaya ilarin le lenkitoo enye naa kelelek elotu aaku mebai enaduo moyian naa keyaki engolikinot kumok amu kelelek uh kitanyamal metaa miasisho ninye enaduo wueji tosesen lenye.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol enaa naa enkoitoi omasaa eteknolojia naashomo sirkali aitukuj nelo angoroo peyie etumoki inkera esukuul anotito nena masaa neasishore. Ore ana naa entoki nalotu aisho inkera naisuma engolon oleng nasioki aasishore, enkoitoi eteknoloji amu eiterutua naa aayiolou enaduo baa tenkata ekishenye. Neaku ore kuna masaa naashomo sirkali atukunyaki inkera eteknolojia naa keret oleng inkera amu keisho inkera metayiolo aisuma, neisho inkera metayiolo meininig'o, nedol entoki nagira aasa, neaku meya inkera erishata ashu meya ingolinikinot egira aibung' intokitin oleng oleng ashu egira alakino ainining'u ilmwalimuni amu keatae naa kuna nkitoduarot naitoduari to kuna masaa eteknolojia naa ninche naapuo aaret inkera, neitagol peeyiolou inkera aibung'a enaduo natiakaki te leleki.

Eeh wore entoki nakira aasa tene naa entomononi nanuta, nakira orkitarri autaa, eata embuku enye, embuku oshi naji ene Linda mama. Wore ena buki naji ene Linda mama naa embuku oshi naigeroki olkitarri entomononi nanuta, aliki enekira aikunari, inkolongi naanare nelotu sipitali, enetiu inkiloi enyenak, enetiu esiai osesen lenye. Neeku wore ena, naa olkitarri okira autaki entomononi nanuta enetiu esiai enye ashu enetiu osesen lenye eimu enaduo buku e Lindaa mama.

Wore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa wore ena naa nabo enkoitoi oomasaa eteknolojia, nainyiakita ake serkali aipiru, peyie etum inkera oosukuulini eabori, aisumare. Wore taa tenajo inkera osukuulini eabori, naa inkera kuna neton itu ebaya sekondari, oneton itu ebaya university amu, wore oshi imasaa eteknolojia naa kesaj aa kepuo inkera aadol terishata enkisuma nailepa. Neeku wore ena, naa enkoitoi nabo nakira serkali aitukuj inkera, tenkoitoi oomasaa nyejukon eteknolojia, pee etumoki inkera ainoto eyiolounoto, weniko teniasishore, weniko tene ingorunyie ashu eniko tenitengenare inaduo masaa eteknolojia.

Ore nkoitoi naibung'utae peedoli ajo eitumiaki enkop enkoitoi sidai neripi olmanyara tengaraki eishoi etaisere, naa kengas aaku enkoitoi, kegirai aagilunore enkoitoi endungoto orkeek aitainye inkuk, amu ore peedung'i irkeek aitainye inkuk naa keinyal enkop amu keishunye naa irkeek nemeitoki naa eladuo irkeek aayau enchan amu meatai naa Irkeek ooyau enchan. Ore enkae naa kegira aanyok aanuk irmutaroni oogira aapuku too ilchambai loo iltungana, amu ore ina naa enkoitoi nabo nalotu ainyal enkuluponi metaa meata aikata nemeinyaiyu, nemeeta eneremiroshoreki amu eiputa naapa irmutatorini anu egirai aanyok ajo maikeno eladuo irmutaroni, ore enkae naa kegirai aanyok aagilunore emirare enkuluponi amu ore emirare enkuluponi naa nabo nainyal enkop amu kelo metimirakini likae tungani, nelotu ninye neitobir intokitin torrok naalotu ainyal oloing'ang'e, nelotu neitobir intokitin torrok naalotu ainyal enkop, nelotu nepej enkop, nelotu nedung' irke, neaku ore emirata enkop naa nabo nagirai aagilinore amuu tenegilunoreki naa enkoitoi nabo naidim ataaa kerip olmanyara tengaraki eishoi etaisere. Ore enkae naa enkoitoi nanang'ri inkardasini ashu empuyai tee pooki weji, ore ina naa enkoitoi nagirai aagilunore, negirai aiwueng'e iwejitin neiragieki nena ardasjni peepejori.

Oree paa ene tipata ena bayee tee muruaa ang' naa nchere ore network ile aini le safaricom naa meeta ewei nemetii neeku keitalelekaki iltung'anak esiai amuu meeta naa dajata esaa naimin network neeku megiroo iltung'anak ilomon keiroo iltung'anak too sayii pookiin amu ketii network enyee iweitin pookin oree siii enkae enetipat oleng' amuu kegira ele aini ashu iltung'anak tenkop ang' ildaikani oirorie iltung'anak tesaa naado ata tooropiyiani kutik etipika neeku megira iltung'anak atuum engolikinoto ajoo eitu kiindip ilomon amu eishunye enkadi ore ake pee ipik enkadi tooropiyani kutik naa inyang'u ake ildaikani laa ekiret eimu ena network nikiret niroroo esaa pookin oree sii enkae kegira iltung'anak aajing' olmutandao negira ayioliu imbaa ee teknologia eimu ena network ele aini le safaricom te muru ang' neisho iltung'anak metayioloito inkumok neisho iltung'anak metaadua inkumok nishoo iltung'anak metishipata eimu inkaatini naaing'orr eimu isingolioitin loinining' nekuu inaa paa ene tipat ena the murwa ang'

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kadamu enkisiayiare nagira iltung'anak ang'amu tosipitalini esirkali amu ore isipitalini esirkali naa isipitalini nagira aishooyo embaare nishooyo enkiteng'ena ebiotisho oseseni te pesho ashu toropiyiani nemeetae amu ketii kelo naa teniimuoi ashu teniata enyamali osesen naa tenilo aparan enaduo sipitali esirkali naa ore entoki nikinkilikuani naa eh empalai ake naigerieki ilomon linonok ore irkeek nekinchori te pesho ore enkipimoto naa ekimpimi te pesho niaku ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena siai naa kadamu esiai sidai nagira isipitalini esirkali aisho iltung'anak emparan nagira aparan enkiteng'ena nagira autaa tombaa ebiotisho oseseni lenye.

Ore enaiko peyie aisum altungani peyie eyiolou ena siaai, naa paarik ake enkwanja nagelu ashu nairuu olturrurri waare ololo ake enchoto nabo ololo enkae piishindana laduoo turrurri waare naigorr taa eniko tenibung enaduoo pira aosh toonkaik paa tine taa aotaki taa ajo ore eniko teneisho epira nas iji inkunaa nkaik, ore eniko tenitadoiki enaduoo goli ashu enaduoo bene epira naa iji inkunaa oree sii iwejitin nemenaree nibug enaduoo pira nemenaree nibug enaduoo pira etii enoshii rishata naje.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa entasat Morio naa kimodooni, ore entoki nagira aret ninye meshomo naa engudi naibungita pee etumoki atapaashie irkiku nepaash sii isoito, netii sii enkerai nagira autaa metaa ninye naituruk pee etumoki enaduo tasat modoooni atusuju.

Adolita inkajijik. Kadolita ilorikan. Kadolita si opukunot napashipasha oo iltunganak. Amu kadolita iltunganak laa ilashupa , ashu iltunganak loibor. Kadolita si iltunganak taruesh, ore paajo iltunganak taruesh naa kadolita naa, eeta noshi garin enye narewueki . Nadolita irkulikae etaa kuna namanaa iltunganak taruesh. Nadolita sii iltunganak oota inkilani naanyanyuk laa kajo kolturur oje, ongoroo, nedol, neret, nishooyo, nitabaya isipat oltunganak taruesh.

Ore etoki nagira aasa tene naa, kegirae aishooyo epuku, napoi aun aisho iltunganak. Elelek ah sirkali eingua ena reteto, nelelek ah olturur liaje neaku kegirae aret ilairemok aisho epuku, napuo aun, napuo aret ashu, nalo aitogol isiatin enye. Neaku elelek ah ore olemebaiki alo ainyiangu epuku naje neaku ore naa tene, naa kishori epuku napuo apik ilchambai lenye.

Ore maana naata ena kipirta too kiasin ekila ekolong naa nchere, ore ena naa endaa natumoyu ashu, endaa nalelek ekinosata ashu, ekinyangunoto amu, tenetaa naaji etaa ekiya esumash, ashu iyieu nisioyo oleng, naa idim atudumu oltupa lesuda niok nikiret aitoki aitinyikaa. Ore sii ena naa kitukuj oleng irbiasharani liabori amu, etaa taata ore kuna naa ndaiki nememiri too iropiyani kumok, indaiki naidim oltungani anoto tesiokinoto ashu, teleleki neaku , kilepunyie oleng iladuo biasharani metabaiki, taisere ninche ai wueji sapuk ashu, ai wueji naado eimu kuna biasharani enche kutiti.

Ore etoki nagira aasa naa, etoiwoi etomononi ena naboitare inkera enyenak, tiatua aji egira atoni ashipa egira atoni anya ilomon. Egira atoni airo, egira aanya enkatini. Egira alikino imbaa naasa ashu, naidipa ataasata . Neaku ormarei ele ogira ake ninche atoni tenkaji enye, atoni ake ashipa, aitukuja nelikino baa .

Ore etoki nadamu tenadol ena siai, naa kadamu iltunganak oshi ooji isilamu. Ore kulo naa iltunganak oshi ninche oitoip ilukuny nebolu aikata naa inkilani adoru ishop, naa ore oshi peyie eas ina naa orkereti lekanisa natii ashu, orkereti lekomono ashu, lenkai naomon ninche. Neaku ore ena naa kitodolu ajo olaitengenani ogiraa autaa ninche egira aitengena isilan, oo isilamu egira autaa ninche.

Ore entoki nagira aaza tene naa, kegirae inkera aigorr ipishai naatoshoki tena Maasai ashi naoshieki impishaii, neeku impishaai naidipaki aatoosh egira autaki agelaki ajoki nena en'gurai ena , neeku kore ena naa enkaoshoni oopishaii nagira aitodol inkera ipishai enye naaidipa aatoosho.

Enetipat teneasi enabae amu kelelek aa nkolia kuna nagira angamu ereteto esirkali elelek aa ntasati natamorutua , elelek aa iltuganak lemeidim ate ashu elelek aa intasati natamorutua oleng , ashu elelek aa ntasati aisinak aisinak oleng negira angamaa ereteto esirkali , niaku ore pee enetipat enabae naa kitukuj ninche pelioyu ashu peliou ajo mmee ninche ake openy , kidimayu pee ilepu ninche naa keeta enkoriong , kegira sirkali adamu ninche naa keretoki ninche naa ore entoki pookin naata naa kidim atangarie.

Ore entoki nagira aasa teneng'ueji naa enkiteng egirae adumu apik engarri ore ena kiteng kelelek aa kemuoi ashu kelelek aa kemiritae niaku kelelek uh tenemuoi neji alang teneye tiang nedumuni aaya osokoni peepuoi apuo amirr peitainyieki iropiyiani naa kelelek akemiritae ena kiteng tombaa napashipasha niaku alang tenedumuni ena kiteng nerewi enelakua ashu tenelakua osokoni nerewi nedumuni neyeni elukunya amu kepe naa paa kitadoikini enaduo garrii petumoki engarri atanapa aawa eneyaitae duo.

Ore etoki nagira aasa naa, itomonok ormaasae kuna nanapita inkariak tolukuny. Ore kuna tomonok nelelek, ah ilchoroi eshomoito elelek ah, ichutii nawokunyieki enkare eshomoito aawoku enkare, nedumu inkariak enche nenap tooltoi, peetumoki aishoo erishata napoyie tesioroto amu, ore peenap toonkaik nelelek mepuo aikata. Neaku ore ena, nelelek enkoitoi ake nanapie oshiake ninche inkariak enye. Ore ena naa kitodolu ajo, ore elototo enkare naa, etomononi oshi naas tenkaji ormasaani.

Wore entoki nadamu tenadol ena, naa esiai ena apa nass irmaasae naji enorkiteng loorbaa. Wore orkiteng lorbaa, naa esiai apa naas irmaasae ashu naas oltungani tenebulu aaku orpayian pookin. Neeku wore naa ele payian lememuratisho ambaka nengas ayieng oladuo kiteng lorbaa. Neeku wore ena, naa emasho ena naiturrurokini irmaasae, neponunui neyiengi orkiteng, neetae ineepiki inkirik, neetae ineepiki indapan, neeku wore ena naa emasho apa naa kenare pee eas orpayian pookin lormasae eton itu emuratisho amu tenitu eyieng orpayian orkiteng lorbaa, naa meaku ade ilo payian orpayian.

Ore enikunari enasiai temurua ang naa imurto eoshi ,kishopi ake imasaa napuoi aranyie neoshi murto , eetae si ntokitin naoshi , eetae intingili naoshi ,eetaesi iloitai iltoiloshi.

Wore enikuni tenetumi ena baye, naa peengas oltungani aata olchamba, wore peyie eaku irishat enchan, nelo oltungani niirem oladuo shamba lenye, nelo neun irpaek, wore peyie esha, neshaiki iladuo paek, netum irpaek enchan, nenap irpaek endaa ambaka neosh irmasusun. Wore taa pee eidip atoosh irmasusun, niteru aanap indaikin ambaka neoku iladuo paek, netoyu. Wore peyie edol ajo euku iladuo paek netoito, niteruni taa aakes irpaek eton eshali, aitayu iladuo paek eton eshali. Wore peyie itauni kulo paek eton eshali, nepik irkulikae irkuniyiani, keya oshi nitayu irkulikae aakes aitayu kuna benia enye, neya nedumu ake irkulikae etiu iji, nedumu irkulikae aaya isokonini, neya irkulikae aitaa endaa nanyai tiang.

Wore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa olairag lenkare. Wore ena, naa keyau enchan sapuk oleng' tenesha, wore peyie esha enchan sapuk oleng', keetae iwejitin naisiasha, naa ketorrok oshi teneaku etasha enchan sapuk amu kelotu inkarriak, nesapuku, neya iltunganak, neya inkajijik, nimisie pookin toki. Neeku wore oshi iwejitin naijo kunen, naa teneyiolouni ajo keetae irishat onchan sapuk, naa kiidur iltunganak amu kelo neyau batisho ashu niminie iltunganak enkishui enye ashu niminie imali enye, amu kelotu enaduo shan, nitayu enkare sapuk, nikionoo inkajijik, neya iltunganak, neya pookin toki.